Andũ amwe mateyaga irio nĩ tondũ wa kũruga irio nyingĩ matangĩhota kũnina. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ nĩ kũrĩ andũ irio ciarĩkia kũhĩa matuĩkaga a kũgaya irio nyingĩ matangĩhota kũnina nĩũndũ wa ũkoroku. Tũngĩgirĩrĩria gũteanga irio korwo no tũthirwo nĩ ũkoroku rĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo kũihũra irio iria angĩhota kũhũna, kana kũnina no ti gũitanga.

Itũmi iria itũmaga irio cianangĩke mũciĩ wakwa nĩta ici. Wa mbere, nĩ kũgũra irio nyingĩ makĩria wa iria ndĩrabatara ta matunda, iria na mũgate. Wa kerĩ, nĩ kũgũra indo iria itũkaga naihenya gwa gĩkĩro kĩnene, nacio nĩta matharũ, nyanya na matunda. Wa gatatũ, nĩ andũ a nyũmba yakwa kũrega kũrĩa matigari ma irio cia mũrara. Ciana mũno nĩ ciregaga kũrĩa irio ta ngima tondũ ciendete irio cia cebecebe ta mũceere. Wa kana, nĩ kũruga irio nyingĩ kũrĩ ũrĩa andũ maigana mũciĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũcũngagĩrĩria irio nyingĩ gũtigara na irio nĩ ciũraga na njĩra ĩno. Wa gatano nĩ atĩ, rĩrĩa thitima ciora na mũndũ nĩagĩte irio burinji irio icio nĩcituĩka cia kwanangĩka tondũ gũtarĩ thitima no gũthũka ithũkaga. Ũndũ ũyũ ũngĩnyihio nĩ kũrugaga irio itarĩ nyingĩ, kũrugaga irio nini citangĩthũka naihenya, kũrĩaga matigio, irio iria ciatigara, handũ hagwĩtanga, na kwĩgaga tũirio tũnini burinji nĩgetha ona thitima ciora irio nyingĩ itigũthũkanga.

Tũrĩ anini nĩ twaganagĩrwo ng'ano cia kĩnjarũo cĩĩgie Lwanda Magere. Tene mũno nĩ kwarĩ njamba ya kĩnjarũo yetagwo Lwanda Magere. Njamba ĩno yarĩ na mahĩnya manene mũno hĩndĩ ya haro na nĩnge atwĩkaga ndanyitĩkaga. Nĩ arũirĩire njarũo mũno, na hĩndĩ cĩothe arĩ haro-inĩ nĩ matwĩkaga ahotani. Gũtwĩkaga hinya wake warĩ kĩrũrũinĩ gĩake no ti mwĩrĩ-inĩ wake. Hĩndĩ ĩmwe thũ cia kũma mwena wa Nandĩ nĩ cĩamũhenereirie cikĩmũtũmĩra mũirĩtu mũthaka mũno ũrĩa endire na mũĩrĩtu ũyũ agĩtwĩka wa kũhithũria thiri yake atĩ hinya wake wĩ kĩrũrũ-inĩ. Nĩ acokire agĩthĩĩ akĩra andũ ao a mwena wa Nandĩ na rĩrĩa mathire haro-inĩ thũũ ciake cigĩtwika cia kũhĩthũkĩra kĩrũrũ gĩake na cĩkĩmũraga.

Wanangi wa irio nĩũkoragwo na maumĩrĩra harĩ marĩa matũrigicĩirie. Wambere wanangi wa irio ũcũngagĩrĩria wanangi wa maaĩ marĩa mahũthĩrirwo harĩ gũkũria irio icio. Wakerĩ, ũrĩmi wa irio ũhũthagĩra thumu wa bataraitha ũrĩa ũthũkagia tĩĩri, rĩera ohamwe na maaĩ. Rĩrĩa irio cianangĩka, ciongagĩrĩra gĩko tĩĩri-inĩ, maaĩ-inĩ na rĩera-inĩ. Wagatatũ, ũrĩmi ũhũthagĩra mũgũnda harĩ ũkũria wa irio. Rĩrĩa irio cianangĩka citũmaga mũgũnda ũrĩa ciakũrĩirio wanangĩke, nĩtondũ mũgũnda ũcio nĩũngĩahũthĩkire harĩ ũkũria wa mĩtĩ kana kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Thĩnoyũ ũngĩninwo nĩ kũgũraga irio nini iria mũndũ arabatara, gũkunĩkagĩria irio ciatigara nĩgetha citikagande, kũheana irio rĩrĩa mũndũ arĩ na nyingĩ, na gũthomithia andũ mogwati ma wanangi wa irio harĩ marĩa matũrigĩcĩirie.

Rĩrĩa irio ta matunda, matharũ na makoro ciathũka, no ũthondeke thumu wa kĩĩmerera nacio. Irio ici nĩcienjagĩrwo irima na cikabutha, nĩgwo gũthondeka thumu wa gũkũria mĩmera ĩngĩ na kũnoria tĩĩri. Wakerĩ, irio iria ciathũka nĩcihũthĩkaga kũrĩithia mahĩũ ta ng'ombe, mbũri ona ngũrũwe. Wagatatũ, rĩrĩa mũndũ ena irio nyingĩ makĩria, agĩrĩirwo kũgaĩra arĩa matarĩ nĩgwo kũgirĩrĩria gũthũka. Wakana, nacio irio iria ciathũka mũno ũũ atĩ itingĩrĩywo nĩ andũ kana mahĩũ, nĩcitagwo kĩara-inĩ.